Gĩcigo-inĩ gitũ kĩa Nyĩrĩ nĩkũrĩ ũrĩithia wa mbũri ta ici, o mũci nĩ ũkoraga wĩna kiugũ na kwĩna mbũri kuma igĩrĩ gũthiĩ na mbere. Gĩtũmi kĩnene nĩkũona Nyĩrĩ nĩ ĩrĩ mbura nene na kũoguo nĩkũrĩ thara na nyeki na irio iria mburi ici irĩaga. Mũrĩmi nĩ ateithĩkaga na iria rĩrĩa mbũri ici ciatuĩka ciakũruta iria onakana nyama hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mambura manene ona kana agĩa bata mũnene nĩatwaraga mbũri ici thoko na akagũrĩrwo nĩgetha ahingie bata wake. Kũiga mbũri ici gũtirĩ hathara na arĩmi aingĩ gwitũ Nyĩrĩ nĩmahĩmbĩirie gũtungata mbũri ici wega

Kuona ũra mũtũrĩre ũhambĩtie mbei, hũthagĩra mbanjeti ya kuma magana manana. Mbeca icio hũthagĩra kũgũra iriia na mũgate kana matumbĩ irĩ irio cia rũcinĩ, magana merĩ namo hũthagĩra ta tigiti wa gũthi wĩra na gũcoka, hwainĩ na rĩo ngagera thoko na nduka nĩguo kũgũra irio cia hwainĩ na mũtu wa ngima , nyeni nyama, gĩtũngũrũ ona nyanya. Angĩkorwo nĩ ngũhũraga thimũ mũciĩ, nĩ ngũraga kirendĩti, ya mũtambo ũrĩa hũthagĩra.

Ũrĩmi wa ng'ombe, nĩ ũndũ wĩ gatũ harĩ arĩmi anini icigo-inĩ itiganĩte bũrũrinĩ, ona nĩ ũndũ wĩ bata harĩ ũthii wa nambere. Mũrĩmi nĩ akoragwo na mbeca mũhuko-inĩ wake na kũhota gũtwarithia mũtũrĩre wake na mbere rĩrĩa endia iria kana rĩrĩa endia mahiũ make, thoko-inĩ na kũhota kũrĩha bithi kana kũgũra irio iria bamĩrĩ yake ĩrenda. Ona ningĩ mũrĩmi nĩ ahũthagĩra mborera, nĩ getha kũhanda irio iria arenda na mborera ĩno nĩ ĩhũthĩkaga kuongerera magetha make. Sector ya ũrĩmi nĩ ĩhete anũ aingĩ mĩeke ya mawĩra ona akui a iria gũtwara icigo citiganĩte ta matereba ona andũ arĩa mahũthagĩra iria guthondeka indo ingĩ nĩmagunĩkĩte mũno. Ũhũthĩri wa iria kũrĩ ciana nĩ ũteithagia ciana gũkũra mena hinya mũno.

Ũhũthĩri wa matinga, nĩ ũndũ ũteithĩtie mũno harĩ ũrĩmi, rũrĩrĩ-inĩ ruitũ andũ marĩ na mĩgũnda mĩnene, na kũndũ kwaraganu, nĩmahũthagĩra mũno matinga maya, matinga nĩ mĩthemba mĩingĩ, kũrĩ ĩrutaga wĩra wa kũrĩma kũruta ria mũgũnda-inĩ hĩndĩ ĩria mũrĩmi araharĩrĩria mũgũnda wake nĩgetha kũhanda, ona kũrĩ matinga mũthemba ũngĩ ũrutaga wĩra kũhanda indo itiganĩte ta mbembe kana ngano, ona mũrĩmi akinyĩrĩra gwĩkĩra bataraitha mĩmera-inĩ yake, noahũthíĩre mũthemba wa matinga marĩa marutaga wĩra ũcio. Mũrĩmi akĩgetha no ahũthĩre matinga mathondeketwo kũruta wĩra ũcio, na gũtigĩrĩra nĩagetha irio ciake gũtanaura, nĩ njĩra ĩmwe ĩteithĩtie mũno harĩ ũrĩmi.

Njĩra ya kũhũthĩra intaneti kũbanga mbeca, nĩ ũguni mũnene kũrĩ niĩ. Hũthagĩra app cia gũteithĩrĩria gwĩka mbajeti yakwa ya o mweri o mweri. Igũrũ wa ũguo nĩhũthagĩra app ingĩ kũrora ũrĩa ndĩrahũthĩra mbeca ciakwa gũtigĩrĩra ndinahũthĩra ũru. Rĩrĩa ndĩrenda kũiga mbeca cia rũcio, nĩhũthagĩra app ĩrĩa ĩndaragĩra kĩgĩna kĩrĩa ngũiga. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩtie mũno harĩ ũhũthĩri mbeca wega na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na gũtigĩrĩra ndinahũthĩra mũcaara wakwa ũru, ona ngakorwo na kanyamũ ndĩigĩire kando, atĩ ingĩkorwo ndĩna kaũndũ ka hi na hi nĩ ngũhota gũthiĩ kũruta mbeca irĩa njigĩte kando, na kũhũthĩra.

Kambuni ya thitima nĩ imwe cia honge cia thirikari iria ihetwo wĩra wa kũheana ũtungata wa thitima harĩ mũingĩ. Wira wao mũnene nĩ gũtigĩrĩra andũ mĩciĩ-inĩ, mathibitarĩ, macukuru ona kũndũ gũtiganĩte kwĩna thitima. Iganda nĩ mahũthagĩra ũtungata ũyũ na njĩra nene gũtwarithia mĩhang'o yao na mbere. Ningĩ nĩ mehokeirwo gũthondeka thitima ciagĩa thĩna ona kũrĩhia motungata marĩa maheanĩte kũrĩ mũingĩ kũrĩa matũmaga mbirũ, nĩgetha makorwo makĩrĩhwo kana makaheana namba ĩrĩa mũndũ angĩrĩha mbere ũgacoka ũkahũthĩra ũtungata ũyũ. Mũico nĩ mekĩraga thitima kũrĩa gũtarĩ magakinyĩrwo nĩ ũtungata ũyũ.

Thoko nĩ handũ harĩa indo ta nyanya, mboga, waru na gĩtũngũrũ ona matunda ciendagĩrio. Ũhũthĩri wa thimũ kũrĩha nĩ ũhĩmbĩirio nĩ andũ athoko nĩ guo gũtigĩrĩra mũgũri nĩ ahota kũgũra indo ciake na njĩra ĩrĩa arenda. Nĩguo gũkorwo na agũri aingĩ, mwendia nĩ arabatara gũkorwo na kĩo ona gũkorwo no ũtungata mwega rĩrĩa araruta wĩra wake. Ũndũ ũyũ nĩ ũgucagĩrĩria mũgũri na gũtũma acoke kaingĩ rĩrĩa indo ciake cia thoko ciathira na mwendia akahota kũnina indo ciake cia thoko na kũgĩra ingĩ nĩguo kuona bainda njega.

Kũgĩa na mũbango wa kũrũgamĩrĩra ũkũrũ, nĩ ũndũ wa bata harĩ o mũndũ o wothe. Nĩ njĩra ĩmwe ĩteithagia mũndũ gũkorwo arĩ na mbeca ona rĩrĩa arĩkia kũhurũka kũruta wĩra. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga mũndũ gũthiĩ na mbere ona gũikara mũtũrĩre wa kawainda na kũhota kũrĩha thibitarĩ rĩrĩa arũara na kwaga gũkorwo arĩ mũrigo mũnene kũrĩ bamĩrĩ yake, kana ciana ciake. Thirikari nĩ ĩteithĩtie andũ gũkorwo na mbeca iria marutaga o mweri o mweri na kũigwo keheri. Mbeca ici iheanagwo rĩrĩa mũndũ arĩkia kũhurũka kũruta wĩra, na ikoragwo na kĩguni kĩnene tondũ mũndũ no aige biacara ona kana aheagwo o mweri o mweri na gũteithia gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre wake. Nĩ wega kwanjia tene kũiga mbeca ici gũtigĩrĩra warora mũtũrĩre waku wa hau kabere.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere bengi-inĩ ĩno, nĩ kuona andũ mekinyĩtie nĩgetha mahote gũkorwo magĩtungatĩrwo na motungata matiganĩte. Andũ arĩa marenda ngombo itiganĩte, ta cia kũgũra nyũmba, kana ngombo cia kwanjia biacara, nĩ mekinyagia kũndũ ta gũkũ nĩgetha maikie ihoya rĩao. Amwe arĩa marenda kũhũthĩra bengi ĩno, kana kũgũra kĩgĩna kĩa wĩigithia, onao nĩ mekinyagia gũkũ. Andũ arĩa marenda kwanjia kũhũhĩra motungata ma bengi ĩno, onao nĩ mokaga na makaihũria maratathi, nĩgetha gũkorwo marĩ memba amwe a bengi ĩno. Bengi ĩno ĩna aruti a wĩra arĩa mena gĩthomo kĩa igũrũ, na kũhota kũhingĩria arĩa marabatara ũtungata naihenya, gũtigĩrĩra gũtirĩ na mũhatĩkano.

Ũcenjania wa mbeca cia bũrũri ĩmwe kũrĩ mbeca cia bũrũri ũngĩ, nĩ ũndũ wĩbata mũno thogori-inĩ ya kĩ o mũthenya, nĩ njĩra ĩmwe iria irutagwo bengi-inĩ iria irĩ na ũtungata ũyũ, ona thirikari, biacara, kana agithia matiganĩte, arĩa makoragwo makĩhũthĩka kũgũra, ona kwendia, makĩrora ũrĩa mbeca cia mabũrũri matiganĩte iragĩa, kana kũgũithia. Ũcenjania wa mbeca nĩ ũteithagia mũno harĩ andũ a biacara, na andũ a kwĩigithia, ona andũ kĩũmbe, rĩrĩa maragũra indo kuuma mabũrũri ma nanja.